Kũgitĩra mbegũ icio rĩrĩa ciĩ tĩri-inĩ cikĩharĩrĩria kũmera, kumanagia na tũtambi tũrĩa tũrĩaga mbegũ, ona mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga mbegũ. Wa kerĩ, kũgirĩrĩria tũmĩmera tũrĩa tũcokaga tũkamera kuma mbegũ-inĩ icio, tũtikanangwo nĩ tũtambi tũrĩa tũkoragwo tĩri-inĩ ona tũrĩa tũkoragwo igũrũ wa tĩri, tondũ kamũmera kau nĩ karĩmera kaume igũrũ wa tĩri, nĩgetha tũtikae kwanangwo nĩ tũtambi tou, ona mĩrimũ. Ũndũ wa gatatũ, nĩ kũharĩrĩria mũmera ũcio, nĩgetha ũgatuĩka mũmera ũkũhota gũciara maciaro mega, tondũ ndũkoretwo na mĩrimũ kuma kĩambĩrĩria. Na wa mũico, nĩ gũkorwo ũkĩharĩrĩria mũmera ũcio ũikare wega tĩri-inĩ.

Gũcimba mũgũnda, na gũkũ tũkoretwo tũkĩhũthĩra macembe mũno mũno nĩmo mahũthĩkaga. Gũcina, kũgerera njĩra ya kũhũthĩra mwaki, nĩgetha mahuti marĩa me mũgũnda ũcio mahĩe, nĩ njĩra ĩngĩ nayo ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka, kũharĩria mũgũnda mbere ya kũhanda. Kũhuhĩra dawa iria cia kũraga ria, nacio nĩ ĩkoretwo ikĩhũthĩka arĩ njĩra ya kũharĩria mũgũnda ũcio mbere ya kũhanda. Na ũndũ wa mũico naguo, nĩ gũtũgũta. Gũtũgũta, nĩ tũhũthagĩra banga gũkũ, o na kana ringa, nĩgetha tũgatũgũta mahuti marĩa me mũgũnda ũcio, ũgacoka ũkamonga, ũgacoka ũgatema marima, nĩgetha mũgũnda ũcio ũtuĩke wa kũhandwo. Icio nĩcio njĩra iria ihũthĩkaga kũharĩria mũgũnda mbere ya kũhanda

Ndakinyire gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Kangema handũ hetagwo Kanyenya-inĩ mũthenya ũmwe, na ngĩkora mũtumia wendaga kuuma Kanyenya-inĩ acooke Kangema taũni. No tondũ nĩ harĩ na ngari ngũrani na nyingĩ cia ũkuui kuuma hau gũthiĩ Kangema taũni, nĩ agucanagĩrio nĩ arĩa maiyũrithagia ngari icio na nĩ o tũĩtaga makanga. Kũoguo ũhoro wĩgiĩ ũkuui wa bathi cia muingĩ nĩ ũkoragũo ũtegũkenia ngoro cia andũ aingĩ tondũ nĩ ũtũmaga andũ rĩngĩ mahĩngĩke, na ũkauga korũo ũma na ngari yaku ya gũkuuo, nĩũngĩakuo nĩyo, gũkĩra kũhũthĩra ngari iria cirĩ cia mũingĩ tondũ ndũrĩ na uuge mũnene.

Njoyaga karamu na ibuku ngaikara thĩ, ngandĩka ihumo ciakwa ciothe cia mbeca, kũrĩ iria thũkũmaga, iria nyendagia rĩngĩ iria, iria nyendagia indo cia mũgũnda, o na kĩndũ kĩngĩ o gĩothe gĩũkaga mũhuko wakwa kĩgiĩ kĩhana ta mbeca. Thutha ũcio ngacoka ngoya karamu o kau na ibũku ngandĩka mahũthĩro mothe marĩa me nyũmba yakwa na marĩa na marĩa marabatara kũhũthĩrwo nĩ andũ a nyũmba yakwa. ngacoka ngamandĩka na namba kũringana na ũhiũ wamo. Ndarĩkia kũandĩka ũguo, ngamenya nĩ maũndũ marĩkũ mangĩiganĩra mbeca iria ndĩ nacio, na koguo ngahũthĩra kũringana na mũigana wa mbeca iria ndĩrona na marĩa maga kũiganĩra ngacoka ngamakĩria gĩkĩro kĩu kĩngĩ, harĩa ndĩonera mbeca.

Nyambaga ngoya karamu na ibuku, ngaandĩka mahũthĩro makwa mothe, na ngacoka ngaandĩka ihumo ciakwa ciothe cia mbeca. Ndarĩkia gwĩka ũguo, ngagaya mbeca icio kũringana na mahũthĩro mau. Na tondũ nĩngĩkoragwo ndĩgĩtie kanya ka, ga kũiga mbeca nini iria itakũhũthĩka hau hau, nĩ njũkaga ngacioya ngagũra kĩndũ ta ngũkũ, ngagũra kĩndũ ta mbũri, na cingĩingĩha ngagũra kĩndũ ta ngo'mbe. Icio nĩ indo cia kũhũthĩka nĩũndũ wa mabataro ma hi na hi kana mabataro ma maundũ ma rũciũ. Na thutha ũcio, nĩ njũkaga ngaiga mbeca ciiganona cia gũkorwo ikĩhũthĩka o mũthenya o mũthenya ta kũgũra irio, kũgũra cukari, kũgũra cũmbĩ, maguta na kĩrĩa kĩtangĩhota kũigĩrwo mũthithũ, na njĩra ya gũkĩgũra gĩikare hau.

Maabithaa ma kamĩtĩ ya kĩbũrũri, ya kũhũrana na ungumania, o hamwe na kũrora ũrũngĩrĩru wa mĩtugo nĩyo twĩtaga na gĩthũngũ EACC , nĩmahĩthũkĩire mũciĩ kwa ngabana wa Kĩambu, Kimani Wamatangi, na makora hĩba ya mbeca baribari, mũigano wa ciringi mirioni ikũmi, na macoka makora kũrĩ na dora cia Amerika mũigana itangĩririkana, na koguo manyita ngavana ũcio, mamũikia thĩinĩ nĩgetha kũhũngwo mahũri makĩria amenyeke mbeca icio kana nĩ iria ikoretwo ikĩungumio kũu kauntĩ-inĩ ya Kĩambu. Mau nĩ mohoro ma mĩaraho ya ũmũthĩ.

Ngũrĩire ũrĩmi-inĩ wa kahũa, na ũharĩria na ũrimi wa kahũa nĩ mũritũ mũno mũno. Ndanakuua mahinda maingĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩma kahũa-inĩ, rĩu ningĩ o na gũgaceha. Na rĩrĩa gakinya nyingĩ nĩ gagũtuo, gũtua kahũa tondũ gatuagwo gagĩthuragwo karĩa keru, gũtua kahũa nakuo nĩ kũritũ mũno mũno na nĩ kũrĩ mĩnoga mĩingĩ. Rĩu ningĩ ndarĩkia gũtua kahũa kau, ndagakuaga ngagatwara gĩthĩ-inĩ gĩa gũthĩĩrwo kahũa, ningĩ nakuo gũkua kahũa kau kuma mũgũnda gũgatwara gĩthĩ-inĩ, hau harĩ o mĩnoga mĩingĩ. kũguo tuge kwa o hamwe atĩ ũrĩmi wa kahũa nĩ mũritũ, no warĩkia kwendia kahũa gaku magetha nĩ marĩ cama.